Oore imbaaa naayieu niyiolou oltung'ani peyie ias eena siai, naa ketii imbaa naayieu nisuj. Iyiolo nena baa eyieu naa iata eng'ono arashu iyiolo akeyie entoki akeyie imbaa naipirta enkiremore, ompuka enaa enekidolta teene wueji. Oore tanakata teene naa olchamba etii eena tasat teene wueji, naa kgira aiteng'enisho arashu ayiolou aajo kaaji eikoni pee eiboori imueyiaritin, naibung naaji enaa kuuna puuka teene wueji, niaku oore intokitin niyieu keyieu naa iata olchala oltung'ani, niata sii empeku niun enaa kuuna tanakata nidol teene natubulutua, niaku oore intokitin pooki naayieu oltung'ani naa peyie eeta intokitin enaa inenkiremore, enaa ilkembei, neyiolou inkoitoi pooki naitushulieki enterit olchala, peyie etumoki naa inntokitin enyenak anoto Fertilizer.

Ore taata irkarsisi naa kegira aitayu imbiasharani sapukin te kenya, naa ore tenakata kuna biasharani teniteru kulo karsisi , naa kiger kulo tunganak liabori arashu kulo le maisha e abori arashu ilaisinak tenaa kina aidim atejo naa kiger metaasaki isiatin toonena ampunini anaa inoo nkaik naa keaku inakata etareto olosho le kenya amu keaku enotito iltunganak isiatin naa keaku inakata kindim anoto iropiyiani nadim ataasie nkuti arashu naidim aitayu inyamalitin naata.

Ore ena bae naa mbae etipat oleng' amu ore taata greenhouse naijo ena tenipik enadaa ino teninteru nipik endaa ino naa metum enkuesin aanya ina daa ino teneeku ituuno tiatua tene, neeku ore tina kata nitum endaa ino etiu elolonka anaapake piun. Ore sii aitoki nemetum imoriyiarin ainosa arashu metumoki endaa ino ainoto imoriyiarin napaasha kuna naimu indaikin, neeku tinakata itumoki oltungani anoto faida sapuk amu keeku naa miloito asara. Ore sii aitoki ore taata greenhouse naijo ena naa kitau indaa sidai oleng' amu ore ena daa ibelekenyaki temperature enye tenkaraki naa ena aji natipikaki neeku kiidim endaa sapuk atupuku tenewoji oleng'.